Ũgitĩri wa bodaboda na matatũ wĩ thĩ gũkĩra njĩra cia tene cia ũkui, nĩgũkorwo njĩra cia tene ta hihi gũtũmĩra bunda kana mbarathi nĩ hinya mũno kũngĩonekanire mũtino ũgũkuruhania mũthii, no thikũ ici ũhoro wa ũtũmĩri wa matatũ na bodaboda nĩũkoragwo na mĩtino mĩingĩ mũno barabara-inĩ, noguo kũiga mũtũrĩre wa mũtũmĩri hatĩka-inĩ.

Ĩĩ. Ngwĩciria mĩithikiri ya thitima nĩ mĩhũthũ gũtũmĩra gũkĩra mĩithikiri ya kawainda , nĩgũkorwo no ĩtũmĩrwo nĩ andũ othe ona arĩa akũrũ kana anini matarĩ na hinya mũiganu wa gũtwara mũithikiri ya kawaida, na ningĩ nĩrateithĩrĩria harĩ thabarĩ ndaya na irĩma-inĩ.

Ndĩaga na njĩra ya kūruta mbegu iria irĩ thĩinĩ na nĩngĩ kūruta makoro na thutha wa hau gūtinangia thĩinĩ wa tūcunjĩ tūnini tūnini na gūkaranga ona kana gūtherūkia.

Kĩndũ gĩkĩ gĩtionekaga kaingĩ gĩcigo-inĩ giakwa, nĩgũkorwo gĩkũraga mũno kũrĩa kwĩ na riũa inene na gũtarĩ na mbura nyingĩ. Kĩhũthĩkaga kũrĩyo, nĩũndũ nĩ kĩheyaga mũndũ vitamin C. Na ningĩ nĩgĩtũmĩkaga gũthondeka njuici.

Rĩrĩ nĩ itunda rĩa itomoko rĩrĩa rĩrĩagũo, nĩ rĩororo thiĩniĩ na rĩrĩ na mbegũ njirũ iria ciagĩrĩirwo kũrutwo mũndũ akĩrĩa, na maita maingĩ rĩngĩruha rĩcoke rĩage kũrĩo naihenya nĩrĩtuĩkaga rĩa gũthũka naihenya mũno.

Aini a kĩndũire arĩa nyendete mũno nĩ ta; Joseph Kamarũ ũrĩa wĩinĩte 'Caria ũngĩ',Kĩgia wa Esther, Mũsaimo,D.K Kamau, John Ndichũ na Kariũki wa Kĩarũtara.

Kuongererka kwa matatũ na bodaboda nĩgũtũmĩte namba ya arĩa mathĩaga mataũni-inĩ mongerereke, ona ningĩ ũgakora mũndũ no athiĩ maita maĩngĩ na hindĩ oyothe hĩndĩ ĩrĩa angĩgĩa bata wake thĩinĩ wa mataũni-inĩ.

Nĩguo kũnyihanyihia mũhĩnga ũcio, thirikari ya Nairobi no ĩkorwo ĩgĩthondeka ikĩrĩro cia andũ, na ningĩ ĩkorwo ĩgĩthondeka njĩra mwanya kana mwena-inĩ cia gũtũmĩrwo nĩ nduthi. Ona ningĩ ĩhakikice bara iria ciĩkuo nĩ njarie ũndũ cingĩhota kũiganĩra ngari.

Mbathi cia andũ othe citwaraga andũ ikũmi na e, na ana, kana rĩngĩ andũ mĩrongo ĩrĩ na atano, kũringana na mũigana wayo, kũringa na na ĩthondeketwo ĩigana arĩa, na ndirĩ ndatwarithia ĩmwe.

Iharo-inĩ cia ndege Kenya nĩ kũrĩ na maundu ta ũceki wa athii a mĩrigo yao, nĩguo kũ hakikisha indo irĩa ciho nĩ irĩa njĩtĩkĩrie, ona ningĩ kũrĩ na ceceni cia kũrora maratathi ma athii na ibandĩ ciao, nĩguo kũ hakikisha nĩmagĩrĩirwo gũkorwo magĩthiĩ.

Mabũrũri marĩa moĩkaine nĩta Kenya kũndũ ta Lamu, bũrũri wa Egypt, bũrũri wa Sudan na bũrũri wa Djibouti. Ĩĩ niĩ nonguo nĩ ngamĩra iria-inĩ, nĩgũkorwo ũndũ ũcio nĩũkoragwo na mwago mũingĩ mũno.

ĩĩ macini ĩno nĩĩtũmagĩra thitima mũno. Maũndũ marĩa maroragwo nĩ mũndũ akĩgũra nĩ ta mbeca irĩa macini ĩno ĩrauma, ũhũthũ wayo harĩ ũhũthĩri, ona ningĩ ĩngĩtuĩka ya gũikara ihinda rĩigana atĩa ĩtathũkĩte na kũbatara kũgũrwo ĩngĩ.

Mawega ma kũgũra indo duka-inĩ nĩatĩ mũndũ noakorwo agĩcagũra kĩndũ kĩrĩa angĩenda kana kĩndũ gĩa kambũni ĩrĩa angĩenda kuuma dukainĩ. Nanyingĩ noakorwo akĩrwo akĩrora tarĩki cia gũthũka nahihi angĩkorwo kĩndũ kĩu kĩna thĩĩna nĩraithi gũcokia duka-inĩ gũkĩra thoko-inĩ.